En pichait ni okere en yuu okere biik oeng chekoribisio che murenik ak kwony aenge nekotelel en tabanut nyan nekanam mogombet neiboru kole bichu koyoe boisiet nebo temisiet anan semberisiet. Kit nenyone metinyun inoker pichait ni koborwon kole kit netesetai en nganasani ko boisiet nebo minset ab tuguk chekiome ak okere kora ichek kosemberchin marakwek neiboru kole nganasani ko karan en rutunet ab ng'endek ak kit age nenyone metinyun okere kaking'ot taban taban en mbarani neiboru kole bichu kokong'ote yuton asimanyokoam toritik ng'endek chuton anan kochut tiong'ik alak chemuch nyokoam ng'endek chuton en mbar

En pichait ni okere en yuu okere murenik oeng ak kwony agenge chemiten en mbar cheboru kole icheket koyoe boisiet nebo minset ab tuguk chekiome anan semberisiet. Kit nenyone metinyun inoker pichait ni okere ole bichu komii icheket komine ng'endek chuton asikoalda ana moche sikonyorchigee icheket ng'endek cheome. Kora kit nenyone metinyun inoker taban en mbarani kokaking'ot ak netit asimo neimuch kokaking'ote asimochut tiong'ik chenyokoame ng'endek chuton anan kobwa taritik nyokoam ng'endek chuton atkai tugul togomiten en mbar. Kit age nenyone metinyun kora okere ole nganasani koimuch nganaset nekaran nebo minset ab ng'endek amun en rutunet nekorut

En pichait ni okere en yuu okere chepyoset nemiten en mbar neimuch inendet koyoe boisietab minset ab bandek, olekiyoitoo boisioni en kokwetnyun konyolu item chito mbaret ng'ung ak yekaitem ing'ol kora iste tumdo ak elekakoit kochobok mbaret kemin bandek olekimindoo bandek konyolu inai elekiboldoo keringoik anan elekikerertoo lainisiek asimaimuch korikyin bandek soiti elenyolu kenyor nafas nekisemberchinen bandek choton elekait kasarta nekisemberchin ak kora nyolu ingen mbolea chekiboisien kemindoo bandek chuton chemoimuche kong'em sobetab bandek kotakomengechen ak kora nyolu inai kasarta nebure bandek chuton en mbar akoi koit kasarta nekakoit kasarta kekes ak nyokekonor en go

En pichait ni okere en yuu okere ng'ororik chemii koee beek en muratisiek ak okere kora ngoroik chemiten taban en elemii muratisiek chuton kit netesetai en yuu koboru kole nganasani ko emet nelole asista ana neuui kenyor beek olenyolu keba loindo neloo asikenyor beek atkai tugul kokimokyingee ak kora kit netesetai nganasok koboru kole nganasani ko yoe boisiet nebo ribset ab kiagik choton ko ng'ororik atkai tugul sikonyorchigee tugun chemokyingee icheket anan chetoretengee en sobet atkai tugul